Picha ni en ranyisi mar ojana moro machaloni olimo jodongo moko mag luo machon kendo mawinjo maber kagimadho busa ka gitio gi odundu. Picha ni en ranyisi mar gigo manetimore e aluorawa kata e pinywa mar luo ka ndalo machon. Jodongo nohero timo timni kendo mar madho busani ka gilalore e paro e gigo mopogore opogore thothne negibiro kanykla kendo negitio gi math makama mar miyogi paro maliu. Ma netimore sama chandruok noyudore e aluorawa manegibiro kanyakla mondo giyal buche mopogore opogore kata sechemoko mag mor kaka arus kata mag nyombo. Jodongogi nimio math makama kendo manegibede kanyakla ka gigoyo mbaka kendo ng'ato ka ng'ato golo pache maliu ka oliso kong'ono mar busa kata nyukano mar busa gi odundo mare. Jodongo bende netio gi gini mar kuodho kaka inyal ter piny kendo kaka inyal gaa piny. Thothne negitiyogi math makamaa mar timo wechegi du.

E picha ni ranyisi mag lee go mag bungu nenore kagikwayo e bungu kwondego ma oteng negi magidakie, kata kwondego ma sirikal oketo tenge ma lee gi yudore. Lee gi osekelo mor mopogore opogore e pinywa ka. Mokwongo, lee gi osekonyowa e kelo welo nimar welo mang'eny maya e pinje maoko kama gigi ok yudre to kata wan mwadakie pacho ka kama lee gi onge, wawuok kendo wadhi kama lee gi nitie, kendo wachulo pesa maber mondo oyienwa mondo wane lee gi. pesani konyo sirikal e yore mag osuru kendo sirikal yudo yuto maber koa kuom lee gi. Mar ariyo, lee gi osekelo chenrogo kata yorego mag tich ne dhano mopogore opogore. Iyudo ni nitie jok ma ondik kwondegi mamiyo lee gi chiemo kendo maritogi kata jogo mathiedhogi. Lee gi kelo negi tich kendo miyogi mor kod anyuolagi nimar yuto margi a kuom bedo mag lee gi. Mar adek, lee gi osekonyo jogo matimo sayans kuom chenro mekgi.